Njĩra ĩmwe ĩrĩa arĩmi mangĩhũthĩra kũgirĩrĩria irio ciao kũgĩa na thumu nĩ kũmenyerera harĩa maracihanda, mamenye atĩ gũtirĩ gĩko kĩrathiĩ mũgũnda nĩguo irio icio igĩkũra itigakũre ciĩ na thumu. Ona ningĩ, mũigĩre-inĩ wa irio, mũrĩmi nĩ agĩrĩire kũmenya harĩa araiga irio ta makũmbĩ, nĩ handũ hatarĩ na ũgunyu tondũ ũgunyu nĩ ũrehaga thumu irio-inĩ, makĩrĩa ta mbembe na mboco, kana irio cia kũmithia na ũguo nĩguo arĩmi mangĩgirĩrĩria irio ciao kũgĩa na thumu.

Haha no tũone mũtumia wĩna mwana akĩgeria kwendia mboco kana mĩciri na ena wĩnyihia mũnene mũno nĩ aroneka nĩ mũtumia mũhinyĩrĩrĩku na kwahota gũtwĩka akinyĩte thoko-inĩ ĩyo nĩ kwaga ũndũ ũngĩ wa gwĩka ona nĩ kũroneka indo iria enacio cia kwendia ti indo nene kana ndakĩrĩ na stock nene ũguo na no tũindo tũnini nĩ kuonania bata wake níĩendie one cia kũguna ciana ciake na nda yake na nĩ kuonania onake nĩ aoneka nĩ mwendia endia aya a kũrũra mataũni-inĩ kana nio hawkers na nĩmakoragwo magũmĩirwo nĩ hatĩka nene ya gũteng'erio nĩ kanjũ na níngĩ níĩmakuaga ciana nĩgwo matigakorwo makionerwo mũno nĩ kanjũ kana nĩ thigari iria cikoragwo cigĩtwo mataũni-inĩ nĩgwo gũkĩrora kana gũtĩgĩrĩra atĩ mataũni mothe nĩmagĩikara na mũbango ũrĩa wagĩrĩire.

Haha nĩ tũrona iratathi rĩa gũitia indo kambũninĩ ya Chandaria, nĩ indo ciretio nĩ mũndũ aretwo Benard Omondi. Na maũndũ marĩa maingĩ mega haha maroneka nĩ kũonania atĩ, mwendia ũyũ kana mũgũri ũyũ ũrĩa angĩkorwo ena itanya rĩagũthi kwendia indo ici, nĩ etia indo cia ngiri, ngiri mĩrongo ĩna na inyanya, magana matano na mĩrongo kenda na inya, ũguo nĩ kwonania mwendia ũyũ nĩarendia indo na ũcio nĩ ũndũ mwega tondũ angĩgũra indo icio ena itanya rĩa gũciendia. Na angĩkorwo nĩ mũndũ wagũcihũthĩra arĩ ta end user kana mũndũ wa mũico gũcihũthĩra atenatthi gũciendia nĩ kũronania nĩwega kũrĩ biacara ĩno ya Chandaria, tondũ nĩ yagĩtio indo kana iratathi rĩrĩ rĩa local purchase order nĩ rĩronania indo nĩ cietio nyingĩ cia ngiri icio ndagweta hau. Na ũndũ ũngĩ mwega ndĩrona nĩ atĩ, indo ici nĩ cituĩkĩte ciakũhĩtukĩa, na nĩ kũronania indo ici cikuo na mwendia nĩ agũcinyita, kana mũgũri ũyũ ithenya rĩa gũthii gũciendia nĩa gũcinyita. Ũguo nĩ kuga kambũni ĩno ĩna stock kana ĩna indo iria andũ maratanya gũthiĩ kũgũra kũrĩ gwĩ kambuni ĩyo.

Haha haronania mathabu ma mbeca kana mathabu ma gũtara, na mathabu maya kaingĩ mekagwo kothinĩ cia statistics nĩ cio mathomo ma mũtari, na ona mathomonĩ ma economics, kana econometrics, nĩho mathabu maya ũkoraga makĩoneka kaingĩ tondũ kĩhumo kana gĩtũmi gĩa gũĩka mathabu maya, mũndũ ũrĩa areka ena itanya rĩakũmenya kana wonjoria nĩ ũkwagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa twaiga mbeca kana wĩigiĩ wa mbeca nĩũgũkorwo ũgĩcangĩra wonjoriainĩ kana ndũkũhota, ũguo aya nĩmathabu ma mbeca na nĩ mathabu marenda gũtũonia kana nĩ tũkũhota kwonjorithia na njĩra ya gũ save, kana na njĩra ya kũigithia mbeca.

Haha haronania tekinoronjĩ nĩ ĩthiĩte na mbere na gũkũra na nĩ ĩtuĩkĩte ya kũiyũkio gũkũ bũrũri-inĩ. Haha nĩ tũrona mwarimũ kana lecturer agĩthomithia arutwo ake akĩhũthĩra kompiuta. Ũguo nĩ kuonania atĩ tekinoronjĩ nĩ ĩhũthĩtie maũndũ na njĩra nene mũno, ũguo andũ no mahote kwaranĩria ona marĩ ikundi kana mũndũ kĩũmbe arĩ o kũraihu na ũrĩa ũngĩ. Ona tekinoronjĩ nĩ ĩhũthĩtie wĩra ũyũ tondũ kũngĩkorwo kwĩna thĩna wa mĩkuĩre kana thĩna wa bara, kana thĩna wa thabarĩ bando, kana oho, andũ matingĩaga kwaranĩria, kana mwarimũ ndagĩaga gũthomithia tondũ e kũraihu. Ũguo nĩ kuonania tekinoronjĩ nĩ ĩrehete ũgarũrũku mũnene mũno na nĩ ĩrehete ũkũria mũnene, na andũ ona o nĩ mamĩiyũkĩtie na njĩra njega.

Haha tũrona kairĩtu kanini gakuĩte ngũ kaumĩte gũcimatha, kana gũcietha gĩthaka kainũkĩtie, na kairĩtu gaka nĩ karoneka gatirĩ na mwĩhumbĩre mwega, nguo ciako nĩ ndarũku, gatirĩ iratũ na nĩ kahunyũku, ũguo na nĩ karoneka nĩ kairĩtu kanini kagĩrĩirwo gũkorwo gagĩthoma, atangĩkorwo hihi kairĩtu gaka kaumire thukuru gathi gwetha ngũ, angĩkorwo gatinda mũciĩ, mau nĩ mahĩtia manene kuona mwana ũyũ ndarakinyĩrwo nĩ gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Mwĩhumbĩre wake nĩ ũronania mwana ũyũ ndarĩ na ihoto cia mwana iria cirerwo nĩ mwĩhumbĩre, mwana akorwo e mũtheru, mwana akorwo akĩheyo kamweke ga gũthaka na ciana iria ingĩ onake eigue nĩ mwana atige kũheyo majukumu ma andũ agima. Ũguo nĩguo ndona harathi na mbere haha.

Haha nĩ tũrona airĩtu makĩhũra nguo iraĩ-inĩ, na nĩmaroneka mararuta wĩra ũcio maiguithanĩtie, mena gĩkeno na nĩ maroneka kũrĩa maraikara ti kũndũ kwega, nĩ nyũmba cia mabati, na ona harĩa marahũrĩra nguo hatirĩ na ũitĩki mwega wa maĩ nĩ handũ haracagaca, na nĩ marakĩhũra maĩ mau na thabuni na magakamũra na matirĩ na handũ hana harĩa maigĩte ha gũita maĩ mau, ũguo no gũcagacia maracagacia gũkahana ndoro, no nĩ kũrakĩoneka nĩ marakĩruta wĩra mwega, tondũ nguo iria mahũrĩte na makanĩka nĩ nguo theru.

Mũirĩtu ũyũ ahana ta a kũrĩa gĩcũa-inĩ kana Coast province. Na nĩ arakĩoneka akĩruga waru na nĩguo wĩtagwo bhajia na nĩ arakĩruga akenete. Ona nyũmba irĩa, ona itĩ irĩa aikarĩire na mwĩhumbĩre wake ona nyũmba ĩrĩa ĩĩ hau thutha, nĩ ĩratũma tũmenye nĩ mũndũ wa, wa kũrĩa icũa-inĩ. Nĩ arakĩoneka akĩruga irio irĩa mendete mũno waru nĩcio waru wa bhajia. Nĩ waru ũtukanĩtio na mũtu wa ngano na rangi na, nĩ arakĩoneka araruga na makara, kana mwaki wa ngũ na mahiga na kĩraĩ. Na oho hena ndo ĩroneka ta ĩna mũtu, na no hakorwo hena waru thĩinĩ ũrĩa ũgĩtukanĩtio na mũtu ũcio wa ngano, nĩguo ahote kũruga irio icio mendete mũno cia bhajia.

Ndaririkana thoko ya Rwanda ũrĩa ndakũrire ngĩonaga indo cikĩendio kũu na nĩ ndona mbica ĩno ya ndirikania ũnini wakwa na kũrĩra kũndũ kwĩna mĩgũnda, indo iria cikoragwo ikĩendio kũu ona kũndũ kũrakwo ta mĩcumarĩ nĩ tũgũraga tũgĩaka kigũ ona thĩgĩngĩ, nyundo nĩ cibataragana mũno wakinĩ, ithimi, mabanga, iraĩ cia gũtherũkĩria irio. Ũndũ ũyũ nĩ watũma ngene mũno na ndaririkana thoko ĩno ya Rwanda ũrĩa ndakũrire ngĩonaga na ũrĩa ĩhana na ũrĩa matanya makwa mareciria ũrĩa ĩngikorwo ĩhana thaici.